Kaneno ka ato aneno jii mobedo to ka aneno mbele na ka to aneno ee picha mar KTDA tiendeni Kenya tea development agencies. Gima biro epacha ni jogi nitiere bura mondo gi nyal fwenyo kaka chai inyalo us e nengo maber onyalo dhii e okang' makare kata ere kaka wanyalo choro kata ere kaka wanyalo medo ngadho, kata ber mar tero chai oko kata loso chai. Koro gima biro epacha ka ni jogi nietere ebura mar weche mag chai.

Kaneno gimatimore ka, gima biro e pacha en ni jogi thiedho dhiang' kendo dhok manitiere ka chal ni tuwo, koro ithiedhogi mondo gibed gi ngima makare, alwora marwa nyaka wabed jok mangima, nyaka chiaye mawan go nyaka bed mangima koro kaneno kata aneno ka ithiedho chiaye, kendo aneno jal morwako ambrol marachar, ma nyiso ni daktari, koro gimabiro e pacha en ni nyaka wathiedh chiaye kata gibed gi gima makare.